Taonit ih um noton nemiten kiwato nebo Kenya ak Uganda ko taonisiek aeng, um ingadaan ine miten taonisiek alak chechang ih ko taonit nenaat ko taonisiek aeng. Kilen taonisiek cheechen ako taonisiek choton ih ko anamen nebo malaba. Taonitab malaba ko taonit noton netakienge , nemiten oret netakienge komasto nebo Eldoret. Kong'eten Uganda ih akoi kuoo Eldoret ko oraat niton ih ko neitutos Kenya agoi Uganda ko ingeba kora en kamasta age ko kisub kityo kamasindo ih komi kiwotet noto taonitab busia. Ko kirupke ak kiwatet tab Uganda taonit niton komalo missing ak Uganda nenda kialen kiwendi ak keldo komuche kua chito ak keldo kotorkoit. Olimbo Uganda kuendi ak keldo. Ko taon ko nambo busia.

Kenya kotindoo kamasuek chechang' kot missing' ih. Chenyorunenkobun kiruptoinik ih cheimuche kobwa konyokoseita koseitaa anan koboiboenchi ko ingobwa kiprutoinik ih kobun emotinuek cheterterchin, konyogo nyorunen kelchin emetnyon bo kenyatam kelelen ingonyotandet ih kosabe nebo kokwet so ingoit taek chundo kosabtos bik chebo Kenya ngamuun mabuane buch bichundet , ingobuane konyokoluban koker tiang'ik ih anan konyokoker tuguk chekanyikokere. Konda ngalalen akobo komosuek chuton ih, komi kamastab Masai Mara , Masai Mara ko elebae tiang'ik anan miten tiang'ik chekikiker choton kouu ng'etunyik ih konyoru pelek ih , akenyoru tiang'ik tugul ko ingobua taek ih konyoko ikerchike tiang'ik choton Ako miten kora elekibare Mombasa ko Mombasa ko ainet neoo nemiten boune bik chebo sang' konyoko baibaenchin itondab emeet nemiten en kamasotet burkeyet nemi yoton konyoko baibaenchin bik keba kora emeet komosta noton nebo Nakuru, komiten kora kebeberuek choton cheibaibai kiprutoinik, miten ainetab Nakuru, inyokokere bik kora tiang'ik ak taratik chemi kasoto.

somanet noton nepo sokat en mwalimueki ko abwotyini kobo komonut missing ngengalalen akobo sokat kora komakitesta kekas akobo kororindo noto netindo komie kenai kele sokat kone sokati ko ee chepchepindo nebo muswoknatet ap kasari alan muswoknatet ab kasari alan muswoknatet noton neboishe en kosorwek chukimiten en nguni nenoton keboishen tuguk chekikoit cheu simoishek laptopishek ak tuguk alak chechang aa ngengalal akobo sokat en somaneti anan somanet notok nepo mwalimuiniki koo toreti mwalimuinik kot mising imuche koyai chito kazit komiten en konyinet um mogele lasima kwo chito baka sugul sipakonet kipsomaninik achicha noton kokikonyumnyum kasit kobos kazitab mwalimuinik inetishe chito komiten en kot akoimuche kokas biik kouon omiten biik chekeneten en sainoton kko ngengalal akobo sokati kokit noton nekaran en mwalimunik toreti

Miando noton nebo muguleldo, ko ng'eme amituogik choton chegeriakchin, asiamwa kounon ih , ko muguleldo ko noton neyae boisiet agetugul, en bortab chito. sikotestai chito kobuse ko muguleldonekabir karatiik koba kamasuek tugul bire karatiik koba metit ih , bire karatiik koba kelyeek ih bire karatiik koba eunek . Ak kamasuek choton tugul chebo bortab chito. Ko ngemwa akobo amituagik choton chekiriakchin ih ko amituakik chon imuch kele kiam kityo komenai Ile tos amituakik chu ko kokabunu ano anan amituakik chu kotinda nee, koyache kinetke kenai kele kiame amituogik choton ih cheyache kingen kele amituogik chu kotindo kelchin nee angot ko matindo kelchin komie kebakach ngamun imuch kong'em olebaishaita muguleldo kor Ile kokakoyai kotonon koyaan kakotono muguleldo kobaru kole magomi sabet, matesetai kosabe chi. So ko amituakik choton chekiriakyin koma kararan

Kengololi ak konetindet noton ne imuch konetwon alan neinetwon lakwet ko yochei ager alan anai korok ale konetindoniton konetitoi ano lakwet akora koyochei atepsen inendet alenjin tos lakwani nyunet konyone kilas kila alan ayoku kityo ngoit sukul konyokopete machame konyo kilas mara koperperotekei koemote akora koyochei atebe inendet alenjin tos lakwani kokose iit kiit nenwochini tos yepe iit lakwani alan chii ne ingeleliot atyo kora ateben alei nginkochi kasit nekekochi eng sukul konetindet ko tos yoe lakwani alan pokoktoi akora koyochei ateben konetindet alenjin komwowon kiit noton neyochei atayai ko ane ko asikindet sikomuch lakwenyu kotesak eng olemiten alan kotokotestai kokimit eng olekomiten atepsen kora kitabushek choton cheyochei allchi lakwet ak komwa kora kou ngalek ap lipanet ap chepkondok chesomonee lakwet.

Kasit ab kaa en lakwet ih koyoche ko mwalimu noton neineti neooche kiarorchi kolenji yoche itore kasit ni en ou ngamun kasit noton nekikikochin lakwet mwalimu koyoe lakwani kokimit amakokimit kityo en ng'alek ab class ako kokimit en kora metinyin ngamun ngomiten kaa komosikyin kobwat kole koemat ngap kokikochi kasit ak kemwochi mwalimu kelenji en tarikit nekile kooche ko keritar kasit noton nekoikochi kora ngetiny akobo kasit nondet ih nebo kaa neikochin mwalimu ko mokele nyokokochin mwalimu kasit niton en gaa ikochin kasit niton en sukul ak kelei ichechon ko kasit nebo keyoe en kaa si ngoite tarikit anum kooche kokakoit anan kokaketar ko kor komiten kaa lakwet kokiligee kolenen yoche aborchigee asip atar simokoron ibokobiron kiboket mwalimu.

Barnotik kochang tuguk choton cheyoe ago ee choton kobutetab ngatutik. Kongamun kabute ngatutik kobute en keberberwek chiton che terterchin anan bute kobun ortinwek choton che ter. Aa en ortinwek chuton chubuten barnotik ngatutik, koyoche kerip anan olekiripto ko ndakakilen kakinam kigochi koik icheget che mwete karisiek, koyoton olemuch kobosok mising ngamun ngobokomwet karisiek, komuche kobos ngamun kasit anan boisiet nebokoyae en yun komasikyin nabas ana mosikyin kasarta notok nekor komuch kowaitan anan kowai sigopit kobut ngatutik kosir yon kabur buch kobure buch toyile komami kasi ne koyoe konyasin ile ko kakochorso. Ago chorset en kasarwechu en barnotik komiten en keberberwek cheterterchin. Miten choto chekeiben simoisiek ana kiibe en komostab simoit sikomi alak che chere any koiben chito inne kokere. So ngobokomwet karisiek kobose noto.

Ngeba akobo sipitalit noton nebo Start ih ko naat kot missing koyoe nemie anan chemiachen ako sikele sipitalit niton ko naat en tuguk chekororonen ko mokele kanaak kityo sipitalit ngamun kayai chekoron en betut agenge achicha sipitalit ko elekipimondoo kororonindo anan tuguk choton chemiachen cheyoe anan chetindoo ko mokilenen kinomi koyoe chekororon anan konomi yoe choton kila ngeitita kenyorto takitariek koyoe kasit noton nekikikurchi yoe kasit en konunet ab gee ako takitariek chuton ko takitariek cheyomotin moite betut nekilenen koror takitariek kerichek kora komiten kerichek koyomotin tuguk tugul chekimokyingee en sipitali kotindoo ak kora sipitalit niton ko takitariek kwak ko biik chemiachen che kotomo ot konyaa chito nemioni komuch kong'olonchi inendet akoi kobaibait chito nekor kakinam kinyaa kosebe ot

Sibitalit noto nebo Great Star, kotuguk chekigere en chito noto ne ibure anan ne yoe kasit en ole kikonoren muswek ko chang. Melen kigere kit agenge kityo. Chang tuguk che kegere koron kotom kesir chichiton ko keger kele tos chichi ko chito ne kisomanji kasinito anan achicha. Ee kit neta neyoche keger kegere kele somanet ne kisoman chchi konamege ak kasit niton anan koter kora ngalekab simanet kotos chichiton ko nyigan anan nyigan netian chichiton eng kasitnito ne kiyai. Ee kora kegere kele chichi ko kiyan koyae en sipitalit ainon komache chito niton nekikonaita nekarun kakigochi kasit komanyokoyae kityok ngamun koyeche koyai anan ko kaname. Kigere chito nekian koyoe en wiyan kora nekikonaita kasit notet akngonome kasit komi chito ne iburi tuan sigoborchi kolei kitebie kuni ak keyoe kuni kasini.

Ngeker akobo ainet noto nebo Victoria, anan kambunit noto nebo ainetab Victoria kotindo toretosiek che kikotoige en yebo ui ago kikoyaptage anan kikoyapta ngolyondenywan kwo ematinwek anan keberberwek cheterterchin koter kora ngolyot ne kikoyapta, ko kikoyapta boisionik choton chechwaget chetagu. Imuche konyor biik beek koyob kampuninito ngamun kibiru beek kongete ainetab Victoria kogor konyekebirto beek che kaginam ingetai kebirto beechukan kindo kerichek, songoitu beek elemiten chi kokokororonegitu beechugano makomi en ainet. Ko kororonindo netindo beechotet ago kora biichuton koborchinge koger kole katesta koyapta konakta, kotesta konaktaat ak ngalekab beechuton kotkoborchige koit keberberwek choton chemotindo beek anan keberberwek checloochin. Niton ko nekikotaret kot mising keberberwek chemotindo ainosiek anan biik chon kaityi kemeut kotoreti kot mising konyorchige beek kobun kampunitnitet kobun Victoria.

Lakwet noton nekanyonei sukulit nebo barak tos alen lakwet noto nekaitu koanan nekatikoitu imuch nekaitu betut netai anan ko nekotikochutu sukul lakwet noto nekilin tom konai koro anan konai kepeperwek choton chemiten kilasishek anan darasok cheimuch kobo lakwanoto anan kobo lakok alak ko lakochuton kotakomuchi kobetyo en sukul ngobwa nyosen katel bunch en ole mayoton kerei komosin ak komosi amoingen kole wendi kotokchingei komosta ainon ak kora iner ile kokakochut kilasitab biik alak cheter konyosei ko kakoker kole ter anan kokakokas tuguk chekinetishei koter ak ngokankinam kinet ko lakwet niton ale kitoretitoi ko yochei koyoichi lakok buuch kinam keborchinot kilasishek tugul en sukul agemwoch kelechi kilasit enon ni anan daraset anon ni kobo biik achon inoni kobo biik achon akinam kinet ko mutyo mutyo akikoch kora chorwetnoton nekikoit keny sikoborchin ko mutyomityo yo miten icheket komamiten en kilas

Ngeba yoton olekialdoen maiywek komiten biik konyil che chang. Miten biik choton che kaguren kimainik anan yeik anan biichoton ko bokoale maiywek si koe. Komiten en boiboiyenywan anan kabaibaitetab ke nenywanet. Miten kora biik chiton che ribe biichuton chu yee maiywek amasitin koip maiywek en elekialdoen oldage nyokoye en yuton kirebe amagor koe kityo maiywek che miten en ko yuton kor bore katwo kwo. Kit age kora komi chito ne aldo maiywek. Ko noton ko aldoindet ne imuch kokisir nebo maiywek anan komi ko inendet ne chechiget maiywek. Ko chito noton ne ribe any alik che ale maiywek chu koyoche ko chito noton ne iyanat komobokiti asikoger kit ne teseta age tugul en biichu yee amasitin konget biik alak che yee koik chorik chebo alak cheibe rapisiek. Yoche ko chichiton ko chito ne seito en soitaet noto ne mibarak amat koik chito ne bokiti ak inne sigonai kole teseta ne en koiton ago yoche kora matkoik chorwetab chitugul

Kandoinatet nebo Arap akoi nikimii en ingunii ko amwoe olee kikonyo en oret newalat kot mising, solee en oret newalat kondiker nibo arap Moi eeh ko kikandoinatet ne kikolkol mising kikonom emet kokake, elekinomundo emet ko kindochi biik en kasarta nekoi mising nebo ekoshek anan nebo kenyishek tibtem ak angwan ko kitesetai konome kandoinatet ineendet, ak noton indiker kandoinata noton ko kibo barak kot mising ak ko chichotet kora ko kimakomoche chito non kikwekwe, kiningalalen konyosin koron otuitosi ak biikab serikalit kenomin nebo nguni kora ko kandoinatenyin komaya kararan koik kityo akinee komomoche chon kilelen kikwekwe, indinam ingalalen kitio iwech ko iteburi konyosin koitu karit netui kinyokenamin kimutin kewirin koo ko kandoinatoshe chu oeng ko koromen kot mising.

Ndamiten achenye kasit ko chang' tukuchoton chekemokchingei ako neto ko muuch kechenge ile kisoman iit ano eng' kasi niton sikekonin kasit kemoi imwa iarorugei ole kiisomande ile kisoman iit ano akemoi kora kele kiriiyai kenyishek ata kasi niton eng' ngele oot eng' komoswek alak cheterterchin malasima anan makele en nyuton ko en ane amuchi aaror akobo somanenyun noto nekyasomonji en kasi niton ole aaroru en somanenyun aaroru en nyikanatet noton akamwa tukuk che kikitiny kotinyei ak oldoishet noton nebo oldoishet neton kasome ko weche kora aaror tukuk tugul aaror mpaka ole kiyasir ako achome boishoniton kot mising' kor kora aaroru ng'alekab kou kenyishek chekiraai kasiniton aaroru kenyishek choton chemarekunen oeng' anan ko somok sikor kobit kenai kele kiriiyai kasi niton iman ako atinye naet noton neoo mising' eng' kasi niton kou noton netoreton sikobit anyor kasini

Yon imiten ee ngele isome boisiet noto neimoe inetisie en sugulit noto nebo barak koyoche ingen ile sugulinito ko sugulini kou ne. Sugulini kondochin ngo ago biichu indochin koune biichutet. Korgainai ile indochin ngo oo kiiton kou ne koyoche iger ile kora kiiton ineti kotos une. Tos makyinge chepkondok chetian ngamun terter konetisosiek ak kitnekineti anan ee lesonit noto ne ineti kotienge kele tindo kamanutiet netian kiiton age kora ee sitebe ngalekab lubanet anan chepkondok choton che imoche ketesun koyoche iger kora somanengung kokiisoman iit ano. Singelubanin kelubani kotienge ak somanet noto ne kirisoman. Kor kenoe ngamun makoi kelubanin rapinik tuten ago kirisoman somanet noto itesate ibainachi ge ngalechuton bo kanetiet ne keboisome. Konotok neigere kot mising yon ichenge kasit.

Raila konoto ko kandoindet netelelchin anan nekikotelelji en egosiek che chang agobo pinganetab sergalit. Raila initok kora kobunu komesta nebo nyanza. Kwandanyin keguren Jaramogi Oginga Odinga. Notok ak inne kokimiten siasa kasarta nekoi kot mising ago amangu kipingani ak inne sergalit en tuguk choton chekiyoe en kandoinatenyin. Raila ini kokikonaak kot mising kongete ko ki Prime Minister ak tun inyokosom anyun komach ngecheret noton nebo laitornatet. Ko chichi kotam, kiyanat en olinywanet kapisa ne kikayan biik chebunu komosindon bo Nyanza kot ko kingemwa kityok, agokikikoe kainet nekile papa. Papa ngemwa kele papa nebo biichundon tugul. Raila initon kora kotam kochame tuguk choton che kipingani ngab iniger mara kokakiiben ngecheret kindoen komaiyoni ke. Machito ne raisi koyan tam koesio koik kityo ain olekoinam kuchut sergalit.

Ngengalal agobo atebisiekab kipkaa ko en ripsetab tiongik choto chebo tumin ko tindo keljinoik neo mising anan che chang mising tiongik choto chebo timin. Ngamun en kipkaa ko changtuguk kot mising choton chekiyetanik ago ngisup choton en kipkaa kokonyokoribe itondo anan ribe sobetab tiongik choton chebo tumin. Oletorerito komiten tiongik chotet chebo tumin kotam kemwoe kele bo ortanyit anum anan tam kolenen biik tiondonyun ko anum. Sokoten kemwoe kele en tiondonyun kele mara en korogutyet keletiondonyun ko beliot anan tiondonyun ko soet anan ko mara ko ngetundo komi biik che moiyonotin kobar. Sokoten kotiondongung notok komebore ak kora kele kebar kityok tiongik buch ngab kiiti eng kipkaa kele tiongichu kosoptos ak ichek kou chito. Ko kimakechomndo biikab keny kele kebar tiongi chuto. Konoto konekiribe tiongichu sigopit ko makibar kotesta kosop.

Lagok choton chemengech ko nyalu kerib lagochuto akmitwogik choto che yome borto angamun yon mokirip lagochu ak amitwogichoton chekegochi koyamnge konyoru mianwogik choton che chang cheterterchin ago mianwogichu kobwane kotienge ak yon manyoru lakwet ee amitwogik anum. Miten mianwogik mara yon manyoru lakwet amitwogik cheu ngendek, che chego. Alak konyoru lakwet yon maam amitwogik choton che mara cheu ingwek choton chebo kipkaa anan ingwek alak cheu sukuma konyoru lagok kora, mianwogik cheterterchin. Mi miondo noton ne ngonam lakwet koetu moet en lakwet, kanngoet moet en lakwet kotendenegitu kelyek. Kotenden kora kelyek en lakwani kobure sumek kobiriregitu ak konam korut iniger kouon kaek agengagenge. Komiani kopitu yon kararta amitwogik choton cheteche borto ee cheu ngendek, cheu chego. Miten alak kora chename lakwet chengwalakse yubo kutungoik lelyek ngwony kogerege. Koamitwogichu komiten kora yon makiborchi lakwet kwo asista amakikoi amitwogik choton.

Kerichek choton chekiriben miondo nebo okimu koyoche keribe kot missing' moyoche kotwalen chito yoche koker kole kalukui en betusiek tugul asikobit konyor chametab kee noton nebo borto ngamun kerichechuton ingelukui anan kobaa kelukui kotindo ribet noton nekim neribe borto ak konam nemuche kobar ee kutikchoton cheibu mioniton omo kilelen kele bose tugul ii imuche kobos ee kobos tuten simamuch konyir chito mionuokik chechang en borto, kochuton kinete chito elekilukuito, kinete kelei moyoche kotwaldaena akot kiten angap ingotwandaen ii konome borto koitu mionuokik alak cheterterjin chekor komuch koneneti bortab chichiton, ake koraa koyoche kelei chito yon lukui kerichechuton komi omitwogik chekikochin alan chekimwoin cheoche sikwome sikobit koraa kokimit bortanyin ak koteb chito kobaibai ak kelei koraa chito kobakach koimutik siyon tesetaa en konyoiset anan kolukui kerichechuton ii konyor koraa ee kimnotet ak boiboiyet kobit komanai bik alak kele mioni chichiton ko elekiribto kou nonitet kiribe chichi en oret nenoton nebo barak.